Elerutundo ko agenge ya ngekaitumchi bek akinde tukuchutan komnye korutu konyalilen.

Netai aname olekimindoi tuguk chuton ak olekitebtoi emait nekeriben tukuk chuton ak olekikonetendoi baibut mising akolekicherundoi bek en baibushek

Meken chi en ireyu amangen kamangunet ainon en olib

KIng'ete netaa keteme mbaret ake min tukuchuto.

Tab amor, amun mokingoe yon tomo imaa. Yan keitar betusiet kemooe.

Tienge minutik che gemin, ngot ko bandek ii, ngot ko piasinik. Lagini en ane ko bandek ii kotam acheru guniok karibu taman ak aeng.

Tamngendo kuniet ak kende chogo so konorak komnye anan inde olibire koristo komnye si mawaechok anan kochilak.

MInutik cho kakoti kotam akonori en chogo anan iteche kot nekiten netos ikonoren nebuch saiti kekonoren chogo.

Akennge akochini minutik chebo koroito, nebo ae'ng aneti olikenakaito bek ak ole kimindaito, nebo somok ko ole kisemberta.

Ki netesetai en yu akere bik somok, akenge nekanam matundiat, ko ake ko kwondo, ko akakere kora matundek che miten yono che uan kialda anan kinete bik ole kimindoita.

Netaa aneti olikachapta mbaret, nebo ae'ng aneti olekimindoita, nebo somok aneti olekicherundoiata tukuk chesomisen en mbar choto che tot kowech .

Paipaek netam achame atem ko non aenge nonkimine asikorut kou ketit, amun netaa komatinye baishet neoo nekisemberi nekiribee nebo ae'ng kokonu matundek chechang eng ketit ange .

Abatwi ayae baishoni netaa ako, ma uy amun ibaishen terekta itemishaten, mau kele ibaishen eut koua raisi ingere nyun koraisi kasit niton yaibaishen terekta.

Ba kamanut amun netaikokonh bek en kokwatunwek anan chitugul kosiche bek agenge nenaka imbaronik bek sikorut tuguk en imbar komie ak Nebo somok ko bek chekibaishen en olantugul Koba kamanut

Ba kamanut kemin koron getik amun agenge kokonubrobta age koribe emet komie kokon kit nekikuren good environment anan atebto nekararan

Kit nemile bik en Yu agere mauwat nekararan neia akokamas ak nikamnag nikarut akomur Nia nemiten environment nesamis kabilet age

Ba kamanut baishoni amun istae sumdo anan kit nekikuren tuguk Chemiten en olekimenye anan yelekibure

Kerenyun akoba baishenyun netai komaui ako Nebo aeng koui Tibet inei ako Nebo somok kokonu chegoakokonu koraa tuguk chekibare banye

Kit netesetai en Yu agere Mwalimu neinete bik aswai oakinde koik Tuku ab Corona yangimii korona anan kokakinde maskishek kutit kwagere chumbek Chenete lagok en kurubishek

Netai aneti olekicherunfoi ak olekindetoi bek ak Nebo aeng ko olekimindoi

Kit nemakinigei en baishoni koanyor rabinik

Agere Kole miten tuga en olelon akouwon mamiten robta nekimiten KO kemeut olantugul akomiten ketik chenyalilen

Ba kamanut keyai baishoni amun netai kokakimin tuguk en imbar akokonu rabishek

Netaa onete olekindeito ngungunyek en kartasishe chuton ak nebo oeng ko elekitorto ak kindechi ketit sikorut ketik komnye en yuton Um.

Agere lagok chekaiyumak Koba maandamano akoba tuguk ab emet walutik ab emet

Bokomonut keyai boishoni amun netaa ineti lokok alan ko biik en kokwet akobo kasiniton eeh kounoniton.

Abwoti oyoe kasini netaa akobo minsetab ketik ak ko kerenyun akobo korotwechuton ko kiroisi ak kokonu beek ak kokonu tukuk chekororon ak kokonu osnoshek.

Okere olee mii kinuok chekokinde kinuok en oriit omokinoe kele nee, ngetokyi komii tukuk cheuwon chekokicheru en imbar chekakimin en yuton.

Kiit nemilebiik en yuu ko ketik chemotinye tukuk chenyolilen oo kikorut ko alak komii kwonyik chekobir pichainiton ak kororitos oo kerkee maa.

Bokomonut amun konu wolutik chebo ninii chebo tebutik chechang chekamokingen ko konu wolutik ingeyai boishoniton

Mii asikarikab osnoshek komii kwondo akenge nemine ketit kotononchin asikarik en taban.

Kiit neteseta en yuu okere biik oeng cheuon ndoo loriit ndo ketik loriit.

Ki nemile piik en yu agere tiondo nekiguren ngamiet negagirat oh mi corner negakinam. Ko ngamienita ko goi nia ago tindo kiit neo nia en batai.

Achame boisioni amu netai kiguren peek en kokwet. Neba aeng'u kowui nia keyai. Ui kasit nita.

Mi kwondo ne chigeni kogere kii ne tesetai en tuguk chechiget.

Netai keter imbaret komie. Neba aeng' kiale bandek ak kenam any kende. Itwali keldo agenge ak inde.